Ilukunguni kuna ore nanu entoki nadolta edukuya naa ilukunguni kumok naatii ewueji nasoto naijio kitau enkang', ilukunguni sii kuna naaramatitai naatii olchamba ouno. Ore eniare naa ilukunguni sii naatii atua atua ewueji negirai aaramat esidai amu tenijo aing'orr kuna lukunguni kitau keeta afya nijio sii aing'orr kekumok esiana egira aaishoro, egira aitaga irmayaini ata duo tenemelio lelo mayaini kelio ilukunguni kumok.

Eunore ena ore ena naa enore orpaek emukunda ena natuunoki ore tenajo temurua ang' naa kitobirari oleng' amu iunisho aun irpaek, ore naai vile niidim oltung'ani ai prepare piiun irpaek imbelekeny enterit eton itu iunisho ore pee imbelekeny niun kake inoshi katitin enchan ore egira enchan aiendelea asha egira irpaek linonok aabulu nipik sii irpaek irkeek, ing'oru irkeek sidan lipik pee etum afya terishata nemeedo iindim oltung'ani ainasa lelo paek linonok.

Oltung'ani arriyia naai iindim oltung'ani aing'oru, oltung'ani oota ujuzi naasie ena siai yani ke arriyia ninye pii keeta eng'eno naunishoreki keeta eng'eno sii naidim aterewa oltarakita pee ibelekeny eton itu iun, iindim sii aing'oru oltung'ani likiutaa pee itum siinye iyie enduata naunishoreki ning'oru sii oltung'ani likiutaa piidim ataasa ena siai tenkata naai matejo niyieu nikesu piidol siinye iyie vile nekesuni, neeku kidimayu naai oltung'ani piiata ujuzi ning'oru oltung'ani arriyia.

Nkishu kuna naa ore nkishu naa keeta faida oleng' eimu toonkoitoi naapaasha, iindim oltung'ani atimira nkishu nitum mpisaai niaku karsis iindim sii atimira nena kishu nibol butchery niyieng' neeku iyieng' ake iyie nkishu inonok nibol butchery neeku nkiri imirr, iindim sii anoto ena peku idimayu naai pee miata oltung'ani ena peku niidim oltung'ani anoto eimu enkai kiteng' itiamaki oloing'oni enkai kiteng' nitum enkai peku, naa kisaidia sii oleng'.

Ilanterera kulo iindim naai aifundisha oltung'ani naa indim aigeroki vile neuni, iindim aigeroki kwanzia ewuei edukuya ompaka enemusho ore enkai e are iindim sii naai atoriko oltung'ani emukunda, ore pee irik emukunda niliki vile nepik ilanterera enkop matejo naai ilanterera lormashungwa vile neun pee idim oltung'ani naai anoto siinye eg'eno nagut naidim ataasie ena siai o vile siinye niidim ataretie keon naai matejo teneyieu neunisho.

Eunore ena nashomo apa terishata naado, ore ena unore matejo naai eunore ormatunda nataase toolarrin aare ashu ilapaitin kadhaa ootulusoitie matejo naai neiu kulo matunda nini, etaa ready pee enyai naa indim sii oltung'ani ashomo aitayu piinya piing'uraa vile nemelok ning'uraa enaa kidipa aoto nintau piinya amu keeta afya neton sii aa kesawa.